Weche mantie gi nengo ka, mokuongo en mesa maneno ni, mar ariyo en glese gi, alafu kongo be aneno ei glas. Aneno chupni meke yath, aneno yedhe, aneno ndawa kod lighter mimoko go ndawa. Aneno, sindene be aneno ka. Aneno cocaine kod jwendni

gikma keo mor maneno, aneno diel, kendo aneno ka chiemo ma diege gi chamo kendo aneno puodho, koda, aneno be poll mar stima kod mbugru mituomo go pii

Gikma aneno matie gi nengo mokuongo en gari to gari ni rahisisha tich mar tingo oduma ni. Aneno oduma ni kendo kelo mor kakelo chiemo e oganda kendo aneno puodho mopidhe oduma

Gige tich midwaro ka mokwongo en beti mabith, mar ariyo en pala, mar adek omismweno, mar ang'wen en osiki, osiki maduong' minya ng'ade ring'o kendo ratil mipimogo kilo onego bed ka alafu kendo ndope mikete matumbo bonego bed e iye ka eh.

Tijni mar ambulance okonyo ngima pile ka pile kama : mokwongo ni ya ambulance ni konyo otero jomo yudo o accdident piyo kabisa e osiptal kendo miyo jogi yudo konyruok mapiyo ma giyud ngimagi kendo . Kendo iyudo ni gari ni mar ambulance en gi masin moko e iye ma ka ng'ami tere osiptal cha en gi hinyruok maduong' ahinya kata matame yueyo, en gi masinde eiye manyalo konyo jogi kendo magi maber ma gichop e osiptal ma thiedh gi.

Ma en oduma mobul, itiyo kode kaka inya chame, halafu oguslu gi modong inyalo mokgo mach motedgo kata inyalo moko go mach sam a koyo nitie mangeny, ngich nitie inyalo moko kodgi mach miywe mach kodgi. Kendo oguslu gi inyalo mii dhok mangich ka gingich inyalo mii gi dhok to dhok chamogi

Gige tich midwaro e tijni mar chanjo. Mokuongo en gloves, mar ariyo en cotton wool, mar adek en sindan kod syringe halafu yedhe halafu be onego, mask ma jogi ruako e umgi be onego obede.

Mokuongo midwaro kae en tuoro moridhi,. Mar ariyo en sindan mikuo go gino. Mar adek en rangi mamiyo ng'ama kuoyo okep nigi wichogi rangi moro amora modwaro.

Picha mokuongo kaneno gima kelo mor mokuongo neno, kaneno ka udi moger kae gi beyo, ogergi maber kendo techni moketnegi gin techni ber kae, mako wang ahinya. Aneno ka wang ayoche be olos maber, oketnegi teyni mangeny ahinya kendo. Picha mar ariyo kaneno aneno weyni meke stima makelo ,makelo teko mar stima e gwenge gi kendo aneno tung, tung mar liech e wang ayoo ka kendo aneno lam molos maber ahinya kendo aneno ka onge jam. Aneno gechni ma transport abiria, aneno jowuoth, aneno ombasa moko kopidh e tie yoo ka kendo omiyo wang ayoo ni neno maber ahinya. Kendo aneno udni moger eiye kaa kod teche mantie e tie barabara gi

Gik mantie makelo kor maneno ka mokwongo aneno ka ng'ato timo ler e compound ne, aneno ka en gi ot, aneno ka orwako lewni maber kendo aneno ka pii be nitie aneno ko go dasta.

Gimabiro e pacha kaneno ribbon mara marakwar ni, en ni mae en organization moro molos gi WHO. Ma ma miyo ji biro kamoro achiel mondo o support ji duto modak kod modak kod tuo mar okimwi e alwora gi kata e piny e piny mangima

Gige tich midwaro ka mokuongo en kom ma gibetie, mar ariyo en laptop. Mar adek gin buge gi kalembe ma jogi onego okawgo short notes ma ipuonjogi gi japuonj alafu gimoro kendo minyalo dwar kae en projecta manyiso pichni minyisogi e okuta mar ot ,kata TV maduong' manyiso pichni ka.

Gima timore kae aneno jomoko ka ochung', kendo aneno ka chieng' be nitie endara koda aneno ka ng'ato oketo tiang' kod wheelbarrow manyiso ni ouso tiang'. Aneno ka jomoko be oketo lewni piny ka manyiso ni giuso lewni. Aneno kaa jaus nanga moro be aneno koting'o lewni manyiso ni otimo bargaining. O bargain bei kod customer mare. Aneno ka jomoko be idho bridge kata stairs kadhi malo alafu bathe kae be aneno ka jomoko oketo ogunia kod gik ma giuso.